Thitima ciora ngĩruga ũndũ wa mbere nĩ kuamba gũetha toci, tondũ gũkĩrĩ na kaũtheri kanini nyũmba nĩũndũ wa mwaki ũrĩa ndĩrakĩhũthĩra kũruga nagwo, nĩnguetha toci kana ngĩoye thimũ yakwa njakie toci nĩgetha hote gwetha mĩcumaa tondũ nĩngĩkoragwo ngĩgũrĩte mĩcumaa na ngamĩiga nyũmba nĩũndu wa thitima cingĩũra nĩngũhota gũthĩi na mbere na kũruta wĩra ũrĩa ngukoretwo ngĩruta koguo thitima ciora ngĩruga mũno mũno nĩnjoyaga mĩcumaa ngakia na ngathi na mbere na kũruta wĩra wakwa.